Ĩno nĩ mĩraa, kana mũgũka. Na nĩgetha kũmenyerera miraa kana mũgũka, wagĩrĩire gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa waruta mĩraa kana mũgũka mũgũnda-inĩ waku, nĩyatwarwo naihenya mũno, na ikinyĩre mũhũthĩri wa mũico gwa kahinda ka narua mũno. Ningĩ, rĩrĩa watua kũmĩendia, wagĩrĩire gwĩkĩra karatathi-inĩ ka naironi, nĩgetha, mĩraa ĩyo ndĩgaite maĩ marĩa ĩkoragwo namo, na nĩgetha ĩtinde ĩ mĩega ĩtekũhoha.

Nĩ getha mũndũ agĩe na marũa ma kĩhiko, hena maũndũ agĩrĩire nĩ gũkorwo akĩhingia na nĩmo maya. Wambere, akorwo na mĩaka ikũmi na ĩnana na gũthiĩ na igũrũ, kũoguo no nginya akorwo na gĩbandĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, akorwo ena marũa make ma gũciarwo na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, akorwo e na marũa ma aciari ake marĩa maugĩte atĩ nĩ mamwĩtĩkĩria kũhika.

Rĩrĩa ndona mandĩko maya handũ nĩmenyaga atĩ ĩno nĩ ceceni ya kwĩrorera. Ningĩ, nĩmenyaga atĩ ceceni ĩno nĩ ĩtũrehagĩra mohoro mega, ona ibindi njega cia kwĩrorera. Oro hamwe nĩ ĩtũmenyithagia marĩa marathiĩ na mbere na nĩ ĩtũthkagĩra nyĩmbo iria twendete na iria twĩthikagĩrĩria na kwĩrorera mũno. Ningĩ nĩ ĩtũrehagĩra ageni a ũteti, a ũrigĩtani na a ũrĩmi arĩa matũteithagia gũtwara mũtũrĩre na mbere.

Niĩ, nguona tanjagĩrĩire kũrũmĩrĩra, njĩra cia kĩĩrĩu, cia hĩndĩ ya igongona rĩa kũrua kwa anake, nĩ tondũ maũndũ marathiĩ magĩcenjagia, na kwoguo, nĩwega gũtwarana na mahinda ũrĩa marathiĩ. Njĩra icio cia gĩtene, nociage mũndũ ũngĩkorwo na ũmenyo wacio mũno, na kwoguo, cikũhĩtithie kana igũtware ũria gũtagĩrĩire. No-njĩra ya kĩĩrĩu, ĩrarutwo nĩ andũ arĩa mareka maũndũ kĩĩrĩu, na kwoguo ĩgakorwo ĩrĩ njega.

Nĩnyonete ũrĩa Nairobi ĩrĩkĩtie gũte matukũ ma riri ma gũtuĩka taũni theru na ĩgatuĩka taũni ĩna gĩko mũno. Ndĩrona thirikari ya Nairobi ta yagĩrĩirwo nĩ kuoya kahinda ga kũrora aruti a wĩra wa ũtheru wega mũno makĩria nĩ getha gũtigĩrĩra nĩ matheria wega. Ningĩ, thirikari ĩo nĩyagĩrĩre gwetha handũ harĩa gĩko kĩrĩigagwo na gĩgacinwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha kũnyihanyihia gĩko Nairobi.

Ũtaro ũrĩa ũheanagwo mbere ya gũthimwo mũrimũ wa mũkingo ndũkoragwo na maumĩrĩra marĩa matanyĩtwo, ũũ nĩ tondũ thutha mataro macio andũ amwe nĩ maregaga gũthimwo mũrimũ wa mũkingo. Ingĩheo wĩra wa kũagĩrithia ũthimi na ũtarani wa mũrimũ wa mũkingo, ingĩcenjia ũndũ ũyũ njuge atĩrĩrĩ, mũndũ akamba gũthimwo, no mbere ya kwĩrwo maumĩrĩra-rĩ, agatarwo hĩndĩ ĩo nĩ getha ona mũndũ ũcio angĩenda kũrega kũmenya maumĩrĩra make-rĩ ndagĩtarĩ nĩekũmenya maumĩrĩra macio nakũoguo amenye ũrĩa egĩthiĩ na mbere gũteithia mũndũ ũcio.

Indo ciakwa ciĩnathogora mũnene gũkĩra iria wonete nduka-inĩ ĩngĩ nĩ tondũ indo nĩ ihananaga na igakorwo ciĩ mĩthemba ĩtiganĩte. Nĩkũrĩ indo cia raithi iria citakinyanĩrĩtie ikĩro. Ningĩ nĩkũrĩ indo cikinyanĩrĩtiĩ ikĩro nawaringithania nairia ingĩ, ũkona ta ici ciĩnagoro, kũoguo niĩ no ngũmenyithie atĩ indo ciakwa nĩ nginyanĩru ĩkĩro na nocikorwo iria wonete nduka-inĩ icio ingĩ iria cinaraithi makĩria citikinyanĩrĩtie ikĩro. Ningĩ, mũndũ endagia indo kũringana na ũrĩa agũrĩte akarora baita ĩrĩa ekwenda gũthondeka.

Nguo iria njerũ thoko-inĩ ũmũthĩ nĩ nguo kuuma bũrũri-nĩ wa Turkey. Nguo ici citumĩtwo na ngora ya gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria, kũoguo nĩ nguo njega. Ningĩ, nĩtondũ twĩ ihinda rĩa heho, nguo ici ithondeketwo na ngora ĩrateithia kũiga ũrugarĩ, kũoguo wekĩra ndũkũigua heho wĩ mawĩra-inĩ maku. Ningĩ, nguo ici cithondeketwo na ngora njega ĩrĩa ĩrathera naihenya na kwoguo citigũgũtanga gũthambia kana gũtheria.

Ingĩtua kũrutta mũndũ mũthako ũyũ ũthakagĩrwo methainĩ, ingĩmwĩra ũũ, mũthako ũyũ wendaga mũndũ ũrakindĩria na akaiga hakiri ciake metha-inĩ ĩno nĩ getha akarora ũrĩa mũbira ũrathiĩ. Ningĩ , no nginya erute kũnyita kanyamũ kau ga gũthaka na hinya na gũkanyita wega nĩgetha kagũthe mũbira wega. Ningĩ, dwagĩrĩirwo nĩ gũthikĩrĩria inegene rĩa kũu nja, kana rĩa arĩa marakwĩrorera, wagĩrĩirwo nĩ kũiga hakiri ciaku mũthako-inĩ, nĩgetha ndũgatuĩke wakũhotwo.

Arĩmĩ mahũthagĩra ũthuthuria wa mohoro gũtua matua mega ũrĩminĩ wa irio na mahiũ na njĩra ĩno, rĩrĩa wathikĩrĩria ũrĩa mũndũ ũngĩ athuthurĩtie akamenya ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa irio na mhiũ, nĩ ũhotaga gũtua matua. Angĩkorwo mũndũ athuthuria ona njĩra irĩa njega cia kũrĩma, no ũhote kũrũmĩrĩra njĩra icio. Ningĩ mũndũ ũcio angĩthuthuria, one kwĩna njĩra ciratũma ũrĩmi ũthiĩ ũru, no ũhũthĩre kwĩrigĩrĩria kũhũthĩra njĩra icio mũndũ ũcio aheana.

Kũgũra mbegũ cia mbembe cia mũhuko gũkoragwo kũrĩ gwa bata gũkĩra kũhũthĩra mbegũ cia mbembe cia gĩkũyũ. Ũũ nĩ tondũ mbembe cia mũhuko cikoragwo ciĩ na ndawa, kũoguo cikagirĩrĩria gũbutha na kũrĩo nĩ tũturu hĩndĩ ĩrĩa wahanda citanamera. Ũũ nĩ wega ũkĩringithania na mbembe cia ũgĩkũyũ iria ingĩbutha na ihenya rĩrĩa wahanda, na ningĩ tũturu nĩ twendete mbembe cia ũgĩkũyũ nĩ tondũ citikoragwo ciĩ na ndawa oyothe.

Njaketi iria nyandĩke ciĩna goro gũkĩra iria itarĩ nyandĩke, nĩ tondũ njaketi icio nyandĩke kaingĩ na kaingĩ cikoragwo ciumĩte kambuni citiganĩte cikĩgathĩrĩria kambuni ĩyo. Maita maingĩ kambuni rĩrĩa cirathondeka njaketi cia kũgathĩrĩria mawĩra ma cio cithondekaga na ngora cia gĩkĩro kia igũrũ, ũkĩringithania na njaketi iria itarĩ nyandĩke no cikorwo cithondeketwo na ngora cia gĩkĩro gĩa thĩ.

Niĩ nĩndeyandĩkithirie namba ya chuduma na ngwĩciria hatirĩ ũguni ona ũmwe ndonire harĩ kwandĩkithia namba ya chuduma. Ũũ nĩ tondũ namba ĩyo ndirĩ ndamĩhũthira handũ o hothe na kuũguo ndarora wega nyonaga tarĩ mahinda makwa ndateire gũthiĩ gũtinda njetereire nyandĩkithio na ningĩ mahinda mangĩ makĩũra ngĩthiĩ kũmĩgĩra na hĩndi ĩyo hatirĩ handu ndacokire kũmĩhũthĩra kuũguo warĩ wĩra o wa tũhũ.

Namba cia Huduma citianjĩtie kũhũthĩka mieri mĩingĩ kuma andũ meyandĩkithia na amwe makĩgĩra ibandĩ iria ciĩ na namba ciao. Ngũĩciria thirikari ndĩekĩte wĩharĩria mũiganu wa gũtũma namba icio cituĩke cia kũhũthĩka, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hatiarĩ na ũiguano gatagatĩ -inĩ ka andũ arĩa me thirikari-inĩ ũhoro wa ũhũthĩri wa namba cia Huduma, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũcenjia gwa thirikari nĩ tondũ thirikari ĩrĩa yathanĩte namba icio cioyũo tiyo thirikari ĩrĩa ĩ wathani-inĩ ihinda rĩrĩ.

Maũndũ marĩa makũngenia ndĩrona haha nĩkwona waru, mbembe marigũ ona mĩtĩ ĩmĩega mũno thĩiniĩ wa mũgũnda ũyũ yothe ĩnarangi mwega nanĩĩronania ĩna maĩ makwĩigana, ĩna mborera njega na nĩharĩ na mwĩhoko atĩ mũrĩmi ũyũ nĩakagetha kĩndũ mũgũnda-inĩ ũyũ.

Mũgũri ũrĩa warĩhire mbeca cia kũigithia ngari, no rĩrĩa amĩendaga ndĩarĩkuo kwa ihinda rĩu, ingĩmũiguithia ndagetie gũcokerio mbeca ciake, no agĩe na wetereri nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ: rĩrĩa we athire kũrĩha na kũigithia mbeca cia kũgũra ngari ĩyo ndarĩ na mbeca ciothe, kugwo no kũigithia ambĩte kũigithia na kambuni ĩkĩmũeterera, nĩ getha ahote kũrĩkia kũrĩha. Koguo onake no agĩe na wetereri, eterere rĩrĩa ngari ĩyo ĩgũka, nĩ tondũ ona kaingĩ ngari itithondekagĩrwo harĩa tũrarĩhĩra, koguo no nginya tweterere ciume Rũraya.

Gĩtũmi kĩa ikorobia rĩmwe rĩendio ciringi mĩrongo ĩtano, nĩ gĩkĩ, wa mbere, mũrĩmi nĩ ahũthĩrĩte mbeca kũhanda mũtĩ ũcio, kũũhũra ndawa na kũrera ikorobia rĩu nginya rĩgakinya hĩndĩ ya gũtuo. Ũndũ wa kerĩ, nĩ harĩ na mũndũ mũrĩmi arĩhire, nĩgetha atue ikorobia rĩu. Ũndũ wa gatatũ, ikorobia rĩu nĩrĩrĩhĩirwo tigiti, kuma mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi, gũka thoko-inĩ. Ũndũ wa kana, mũrĩmi nĩendeirie mũndũ wa biacara ikorobia rĩu, na kwa ũguo, mũndũ wa biacara nonginya endie ciringi mĩrongo ĩtano, nĩgetha one bainda onakorwo nĩya ciringi ithano.

Mũgũri angĩũka na kĩndũ kĩrĩa ekũgũrĩte akĩenda gũcokia nĩgetha acokerio mbeca ciake, no ndokĩte na rĩthiti no njage kũmũcokeria mbeca, nĩ tondũ ndarĩ na ũira wa atĩ kĩndũ kĩu agũrire nduka-inĩ yakwa. Ningĩ handũ ha gũcokia mbeca-rĩ, no nyende kũmenya nĩkĩ kĩratũma acokie kĩndũ kĩu, angĩkorwo nĩ ũndũ ũngĩthondekwo, ũthondekwo, na angikorwo nĩ ũndũ ũtangĩthondekwo, kaingĩ na kaingĩ no ndaare mũgũri ũcio handũ ha kuoya mbeca oe kĩndũ kĩngĩ gĩa thogora oro ũcio kĩrĩa kĩngĩmũteithia.

Taũni ĩrĩa ĩkoragwo Mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda nĩ taũni ĩtagwo Maraba. Kwĩ Maraba ya Kenya na Maraba ya Uganda, no nĩ taũni nene no ĩkahutia mabũrũri macio merĩ. Oho, nĩ kũrĩ taũni ya Busia Kenya, na Busia Uganda. Ĩyo ni taũni nene ĩkahutia mabũrũri merĩ na koguo ĩgakorwo taũni ya Maraba, na ya Busia nĩcio cihakanĩtie Kenya na Uganda.

Icigo ithatũ iria cigucagĩrĩa ageni aingĩ Kenya nĩcio ici: gĩcigo kĩa mbere nĩ gĩcũa-inĩ, nĩ tondũ nĩ kĩrĩ iria na mũthanga, no kũrĩ Fort Jesus, nĩ kũrĩ ngurunga cia kwĩrorerwo, na maũndũ maingĩ maingĩ ma kũrehe ageni. Gĩcigo kĩu kĩngĩ ni gĩcigo kĩa Nairobi, kũrĩa kũrĩ nyamũ cia gĩthaka na maũndũ maingĩ ageni mañgĩũka kuona nakũmenya. Gĩcigo kĩu kĩngĩ nĩ kĩa Rift Valley, kũrĩa kwĩ maria maingĩ na maũndũ maingĩ mega ma kũgegania ma kwĩrorerwo.

Icigo imwe andũ maceragĩra Rift Valley nĩcio ici: nĩkũrĩ Menengai Crator, nĩkũrĩ iri rĩa Bogoria, iria rĩa Baringo, iria rĩa Nakuru na nyamũ cia gĩthaka cia Nakuru. Ningĩ nĩ kũrĩ kuona nyamũ cia gĩthaka kũrĩa Amboseli, oro hamwe, nĩ kurĩ iria rĩa Elementaita, nĩ kũrĩ iria rĩa Naivasha, na kũndũ kũngĩ kũingĩ andũ mathiaga kuona Rift Valley.

Mũgũri angĩteta atĩ kĩndũ nĩ gĩthũku-rĩ ingĩmũcokeria atĩrĩrĩ, indo irĩa nyendagia kaingĩ cithondekagĩrwo kũndũ kũnene na haha na ona niĩ ndimenyaga kĩndũ gĩ gĩthũku kana gĩ kĩega. Angĩkorwo kĩndũ kĩu no kĩrorwo gũthũka gwakĩo, no ndĩkĩne fundi, gĩakorwo ni gĩthũku thondekithĩrie mũgũri ũcio, gĩakorwo gĩtingĩthondekeka no tũcire na mũgũri, kana nĩtũkũgayana hathara kana nĩ kĩndũ kĩngĩ egũkua.